Njĩra ĩmwe ingĩruga irio ici, nĩ gũcioya na gũcikaranga na mboga na karati. Njĩra ĩngĩ, nĩ kũikima ta mũkimo, hũthĩre marigũ meru, waru, njoke ndĩcikimanĩrie hamwe.

Ũrugarĩ waingĩha mũno nyũmba , wa mbere nĩ tũkamba tũkaũra nguo iria twĩnacio okorwo nĩ nyingĩ ta maburana, tũkamba tũkaruta maburana, thogithi, na indo iria cirahehe ũrugarĩ mũno. Wa kerĩ nĩ tũhingũraga ndirica nĩguo ũrugarĩ karũhuho kaingĩre nyũmba.

Wambaga ũkamĩthambia nĩguo kũruta tĩĩri wakĩ waruta mũgũnda, ũgacoka ũkamĩũa, warĩkia kũũa ũgatinia icunjĩ, tũcunjĩ tũigananĩru, ũgacoka ũkamĩtherũkia.

Maya nĩ motungata mũndũ angĩteithĩkĩra kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ yake kana laptop yake, tonginya akĩthiĩ obici-inĩ, na maũtungata maya nĩmateithĩtie andũ tondũ nĩmarateithia gũthara mathaa, na ningĩ nĩ motungata marehĩka ihenya mũno.

Ndithiaga kaingĩ mũno iria-inĩ, tondũ ndirĩ hakuhĩ na iria, no rĩrĩa ndathiĩ, maũndũ marĩa mangenagia nĩ ta gwĩthambĩra, gũkuo nĩ gatarũ, kuona nguũ na rĩngĩ gũtega thamaki.

ĩĩ nĩndigithũkanĩtie akaunti ya biacara na akaunti ya kũhonokia mbeca, tondũ rĩmwe no ndĩkore ngĩhũthĩra mbeca cia biacara, na rĩngĩ ndibatiĩ kana rĩngĩ no ngore hũthĩrire mbeca ciothe nginya ndaga cia kũhonokia.

Nĩtũteithanagia wĩra-inĩ ũcio, ũgakora hĩndĩ ĩrĩa maũndũ ta ma cũkuru moneka ta mĩcamanio, ithuĩ erĩ nĩtwendaga kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, na tũthiaga ithuĩ erĩ mĩcamanio ta ĩyo. Mwana rĩrĩa ahĩtia, tũkamwarĩria tũrĩ erĩ na tũkamuonia no tũmwendete no tũkamwĩra ũndũ ũrĩa eka rĩngĩ ti mwega na tũkamũtaara ũrĩa egwĩka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.

Ũgakora angĩ matirĩ na thimũ cirahũthĩra intaneti, angĩ nao ũgakora matirĩ na ũmenyo, wa kũhũthĩra motungata mau, na angĩ ũgakora matiũĩ nginya gũthoma, ũhoro ũcio ũkamaritũhĩra

Kuoya gĩbandĩ, kwandĩkithia ikuũ, kuoya certificate ya gũciarwo ya mwana, na kũgata marũa ma gũtwara ngari.

Riita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndathiaga itũũra rĩa Naikuru na mũthenya ũcio nĩ kwaurĩte. Rĩu andũ maihũrĩte nĩ twahihinyanaga o rĩngĩ ngari citiarĩ njiganu koguo nĩ twetereire mahinda maingĩ mũno ngari.

Nĩndĩhokagĩra bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ, na mbeca ciakwa, tondũ wa mbere bengi ici citũire ho na cirutĩte wĩra mĩaka mĩingĩ, nginya mbere wa ndĩ mũciare, na ndirĩ ndaigua, maũndũ moru mahanĩkĩte, koguo nĩkĩo ndĩmehokeire.